Ofisit nebo ODM eng kowenyo kenyorchini mising taonit nebo Eldoret amun menyoru en orit nebo kokwet, eng taoni noto bo Eldoret ii, inyorchini ofisi noto bo ODM eng ii, komosta nebo orange house, yoto oleinyorchini ofisinoto bo ODM.

Kombunit netoreti mising temikab emetab Kenya eng' Amref ak Red cross komising kocham ko Red cross, akot kora Amref kotam kotoreti biik lakinii monomu tukuk chetoretitoi biik Red cross, Red cross kocham kotoreti biik en oratinwek chechang neuu yoon konyor biik konyosutietab inyoru Red cross koitu eng' chokyinet, kora koipchin Red cross biik amitwokik en komoswek cheterter mising ko biik chemotindo amitwokik.

Mii taonishek cheterter en emetab Kenya, taonishek choton komiten cheoen ak komii chemeng'ech, en taonishek cheoen che kinyoru en emetab Kenya kotaonishek cheu Nairobi, mii Mombasa, mii kisumu, miito Nakuru akot Eldoret ko taonishek chenoyotin kolee cheoen choto, ak ko taonit neo en tukul ak ko nekararan kemeny ko taonit nebo Nairobi amun taoni noto inyorun tukuk cheterter ak ko woon taoni niton.